Iyiolo echumata orisiti kesidai oleng amu iyiolo kenya ake teneaku ekijokini itulak inatoki iyata evidence ajo italaa keaku itipika ina risit ino kitodolu ajo indipa atalaa najibmetaa eneponunui nai neji itulak iyata entoki nindim ataau ana evidence ajo italaa apa yiolosi erist na ekisaidia Oleng ekisaidia metaa meyau entoki naji confusion te future nemeyau evidence